En gimaber somo chikegi, konyi mar ng'eyo ohala midonje gi bengine, ohala miduoko go hola mane gimiyi to bende ohala michiwo kaluwore gi holo. Ma be konyi mar ng'eyo holo ma ginyalo miyi kaluwore gi pesa ma idwaro kaluwore be gi ohala midwa timo be kaluwore gi kaka be isebedo kikeno gi bengino. Moro kendo konyi mar ng'eyo pango kaka ibiro duoko pesani nikech king'eyo kaka jogi dwa ni pesa gi oduoki to maka gik kinde ma gidwa pesagi te to yudo ka ise yudo ohala ma inyalo duoko negigo pesago. Moro kendo kogik kinde ma bengini chudo otami kendo bengi dwa kawo gigeni kata bende gidwa loroni akaont mari mondo kik ichak ikaw hola, to en gima ber mar mondo ing'e gik monego bed ni gitimo to kata ka gikalo gik monego obed ni gitimo kata ka gitimoni marach to inyalo yudo gima itero gigo e bad e mbele doho kendo inyalo yudo kaka doho nyalo konyi mondo kik bengi ti kodi marach.

Ah achiel kuonde tije iyudo ka oket kuma indhanye lwedo matiyo gi teknolojia ma kinyasani manyiso ni ka isendhanyo lweti to nyiso ni isedonjo e tich. Mar ariyo ka idhi e bengi seche ma ng'ato ndikre e mar keno gi bengi kata mar kawo hola e bengi iyudo ka jok maok nyal keto kokgi e otas, man gi ng'ol mar lwedo imiyo ink maginyalo keto e lwetgi, ka giseketo ink to gi ndhanyo e kalatas, nikech gima ang'eyo waduto ni ng'ato kang'ato lwete nyai lweteno opogore gi jogo duto mantie e piny ka. Moro kendo, king'iyo kuma ikawe kipande iyudo ka seche ma idhi kawo kipandeno to kar mondo ibed ka itiyo kiketo koki to jogo duto makawo kipande ieto mondo ondhany lwetgi mano achiel mondo okony jogo man gi ng'ol mondo kik giwinj kagima owegi oko. Mar ariyo, bende mano konyo moloyo keto kogno nikech ji nyalo wilo kokgi. Moro kendo mokonygo joma ong'ol eyor mar ndhanyo lwedoni iyudo ni oolni mopogre opogre sani wuok e tiyo gi tiyo gi kognoni to donjo e tiyo gi ndhanyo lwedo kendo iyud ni ohelni mopogre opogre omiyo teknolojia ma nyasani ma tek ni se ndhanyo lweti nyalo ng'eyo ni mano in.

picha moket kaeni nyiso ohala mitimo eyo ma kinyasani, eyor mbui gi teknolojia ma kinyasani kendo king'iyo pichani ineno ka wuoyi matin moket pichane yor kapiny koni ni, temo mar donjo e mbui ni. Embuini ae iketo nyingi, iketo nying iketo kaonti ma intie kae iketo kuma iaye kaeto be iketo nying ohala ma idwa chako gi gik mopogore opogore mag ohala kaka email address mare inyalo keto bende namba migochonego mar ohalano. Ohala mitimo eyor ka mbui gi konyo kendo konyo mondo ichop ne jonyiewo mang'eny mopogore opogore egwenge mopogore opogore moro kendo inyalo chopo ne jonyiewogi maok itiyo gi pesa mang'eny kendo ineno wuoyi matin ni okwayo kuma ochude, ineno mana ka ikwaye mana gik ma onyalo nyisrego mano konyo jo ohala machako maonge pesa mang'eny mar keto e ohala mondo oyud kaka onyalo chako ohala kata obedo ni pesagi itie piny. Gimoro kendo mokonyogo ohala en ni loko mwandu e pesa ok kaw seche mang'eny, tek ni janyiewo oseneno mwandu ma odwaro to unyalo wuoyo eyor ka mbui ka oseoro mpesa to inbe inyalo orone mwandu no kitiyo gi kampuni ma deal gi weche mag oro mwandu kata oro gige ji kuond mopogore opogore.

Boma ma Kisumu ong'ere maber kendo ka ing'iyo Kisumo nitie ot molos manene timbe timbe gikit joluo ae nitie wang'ayo ka ia e stej ma Kisumo ka iwuotho to Kisumo kanyo bende wan gi otende mopogore opogore machal gi dunga moket machiegni ginembe kendo ka idhi e otendego to iyudo ka gik mopogore opogore mag joluo machalo adita machalo asere mane joluo tiyogo chon oket ei otendego mondo seche ma jowuoth obiro kanyo to nyalo neno timbe kod kit joluo. Ka idhie piny mar jomwa e boma mar Busia e kaonti mar Busia, e Busia kanyo oketgi mopogore manyiso timbe kod kit jomwa kendo ei Busia kanyo iyudo ka gilosoga dhaw mar ruedhi kendo dhaw mar rwedhi ong'e mana gi jomwa, Ka awera gi boma ma Busia kidhi e boma ma Kisii kae to boma mar Kisii ei kanonti mar Kisi. Ei Kisi nitie gi ohala mopogore manyiso timbe kod kit jo Kisi. Iyudo ka e iusoerabolo, giuso gik migolo e puodho manyiso ni timbe kod kit jo Kisii ne en puro. K a iweri gi boma ma Kisii ka idhi e boma ma Homa Bay, be nitiere gik masnyiso timbe kod kit joluo ei bomano

Ei pacha aparoni Maasai Mara kata obedo ni Lamu bende temo endalo maji nitie e yueyo but Maasai Mara aparo ni jitiere malo nikech ka ing'iyo Maasai Mara en gi gik moko maok inyal yudo e pinje ma opogore opogore. Achiel wachak gi lee mantie Maasai Mara achiel kapok achako to Maasai Mara en puodho molos ne lee mag bungu kendo ka ing'iyo puodhono wan lee mopogore opogore. Wan gi twiga, wan gi sibuor, wan gondiek bende wan gi lee mopogore opogore mag bungu ato nitie gimoro achiel matimore Maasai Mara ma be pod mako piny ngima giwuoro en wuotho ma lee moko wuotho koa e piny mar Tanzania kabiro e piny mar Kenya. Lee gi gi dho ngere idendo ni wild beast kendo iyudo ka kinde moro ochopo to iyudo ka lee gi ginyalo yudre kata alufu miya achiel kata alufu piero abiriyo. Giwuotho ka gia e piny mar Tanzania gikalo aora Tana, to ei aora Tana kanyo iydo ka nitie nyang' be nitie , rao to bende pi ma aorano be nyalo ywerogi to iyudo ka lee go nitie monyuol sano to pod gibiro dhi mbele giwuoth. Wachni yuayo welo ka gigombo neno gima omako piny gi wuoro, ang'o ma omiyo otimre kama kendo mano e gima omiyo aparoni Maasai Mara yuayo welo e piny mar Kenya molyo Lamu.